Tijni anyalo puonjo ng'ato e yo makama. Mokwongo abiro nyise ni opur puodho maber. Oyore maber ma onge buya moro amora mabet ni ni e puodho. Orit ndalo ma koth ose chwe. Okom cham e laini maber. Bang' komo cham to obiro keto mboleya mowinjore oket ne cham mar oduma. Bang'e to obiro miye ndalo matin mondo cham odongi gi mboleya moketne e tiende no ero. Obiro doyo kendo mar ariyo kendo nitiere mboleya kendo machielo mobiro keto ne cham no. Bang'e to obiro we cham mondo koro oik ooduma kata kodhi maber. Koromo ndalo keyo to obiro dhi e puodho, obiro tong'o oduma kochungogi kamoro achiel mopogore e kundi ka kundi mopogore. Kaeto obiro golo kata kayo oduma otero e dala omoyogi kuma ginyalo tuoe maber ma ok ng'ich makgi. Bang'e to osusogi mondo okangi kuma otuo kata kuma

Gima timore kae iluongo ni wiro. Wiro ni itime gi jok molony mong'eyo kaka iwiro rangi e ot kata e kamoro amora ma dwarore mondo owir rangi mondo onenre maber. Wiro ni itimo gi jomolony mong'eyo rangi ka rangi madwarore e kumoro amora ma dwarore ni owir rangi. Magi gin joma olony e wiro kendo giwiro od no kata ka en klas no ero. Mondo oduog onen manyien. Mondo onenre maber kabisa. To mae chalo ni en sikul kata skul kuma nyithindo some. Omiyo giwire mondo obed gi picha maber ma ywayo wang'.

Tijni ji mang'eny ohere nikech en gi nengo. Mokwongo tijni ji mang'eny be osome. Nikech iyudo ni ji mang'eny e miere wa kata e bombe ji thoro bedo matuo kendo ok kadh odiochieng' kata sa kok iwinjo ni ng'ato tuo oring' oter kar thieth. Kuonde thieth gi konyo nikech gikonyo e reso ngima dhano miluongo kaka ni emergency kata tuoche matindo mamako ji. Tuoche kaka malaria, githoro konyo ji kendo githiedho ji maber. Nikech ng'eny ji kuonde moket gie inyayudo ni oket gi kata e kuonde mag gweng' kata e bombe wa kata e kauntis wa. Gin gi lakteche molony. Kendo mong'eyo tich ma gitiyo kendo ohero tije gi. Kendo yedhe nitiere kuonde thieth go ero miyo ji ohero chopo mapiyo mondo giyud konyruok. Kendo kopo ni ng'ato ni e ngima marach gin gi geche matero ji kuonde thieth moko mopogore madongo midendo gi dho ngere.

Paro mang'eny biro na ka aneno gini nikech ang'e ni en kar thieth kuma ji yude konyruok seche ma ng'ato winjo ka dende lit kata otuo. Kata ayudo oyudo ajali. Ka en kuma reso ngima ji kendo gin kuonde thieth matindo miluongo ni dispensary. Ng'eny gi gin gi joma thiedho ji molony kendo mosomo e rang'iny mamalo. Kendo gin gi chuny mar reso ngima kendo konyo ngima e mier kuonde mwadakie. Ngeny gi oger gi e miechwa e yi miechwa kata e gwenge wa kuma wadakie. Nikech onge gi gi tich maber mar konyo ngima. Kendo yedhe be yudore e kuonde mag thieth gi eri. Kendo gikonyo minewa seche ma iyudo ni ng'ama miyo ni yach ibiro konye kaka odhi seche ma oyach no iluwo bang'e. Kendo seche mobirokonyore ibiro luwe ma chop ni okonyore ekar thieth wa ma ok ochuno ni odhi kuonde maboyo mithiedhe ji.

Gima tiomre kae iluongo ni follow-up gi dho ngere kata iluongo ni idendo ni luwo bang' jatuo ma e gwengi. Kendo itime gi nyamrerwa marwa ma ondik gi kaunti marwa kuonde mwadakie. Luwo bang' jatuo kata ng'eyo chal mar jalo modak e gweng mi intie konyo ji mang'eny ahinya. Koro kaka waneno pichani nyamrerwa luwo bang' miyo ma yach kendo oting'o buge mar klinik kong'iyo kaka osebedo kodhiye klinik, thieth mosebed ka imiye. Kendo mae konyo mar ng'eyo jogo mayach mantie gwengi, ka sa gi ose romo mar dhi osiptal kendo gikonyre. Ma osekonyo minewa mang'eny mondo oyud thieth maber'kata okonyre osiptende magwa wegi ma e kor gwenge wa mondo kik giwit ngima gi kata kik giwit ngima nyithindo seche ma gidhi konyore. Kendo mae konyowa ni nyithindo yudo chenjo

Ka aneno tijni to en tich ma iluongo ni chiwo remo kata gi dho ngere idende ni blood donation. Mae nitiere kinde ma itime gi sirikal mondo jalo mogolo remo, remo mogolono nyalo konyo jogo manigi rem mar remo e osiptendewa mag piny owacho. Golo remo en gima ber nikech okonyo reso ngima , kendo mondo otime , itimo ne ng'ato pimo mar chal mar ngima mare koro eka igolo remo kuome. Golo remo en chiwruok ma ng'ato ang'ata onego otim in jalo ma ike osekadho apar gi aboro. Nikech e seche ma itimo kama, ireso ngima kendo ikonyo piny kenya ni mar ji koro ok nyiew remo. Ka idhi e kar thieth moro amora to oyud ka rembi ni piny, to ibiro yudo remo mayot e hospital kanyo ma ok ochuno ni nyaka ing'iew remo.

Tijni nigi ber mang'eny nikech okonyo reso ngima dhano. Koro kaka sani waneno ka indeng'o ne nyithindo gimoro e dhog gi ma wanyalo wacho ni en chenjo. Ok wang'eyo ni en chenjo mane. To dwarore ni seche ma piny owacho koriwore gi kuonde wa mag thieth ni nitiere thieth kata chenjo mimiyo nyithindo, onego wabed jogo maluwore gi thieth mar osiptal. Nikech thieth gi konyo nyithindwa e yo mang'eny. Kaka achiel kuom gi geng'o tuoche kaka mag polio. Nimar nyathi kok omi polio e seche monyuolie kata seche modongo to bang'e biro chopo kuma nyathini dongo kochopo tonyalo bedo gi ng'ol. To komiye yathni to biro geng'o ne tuoche mang'eny. Kata iyudo ni seche moko imiyo nyithindo yedhe mag minyoo ma miyo nyithindo bedo gi del maler maok gibed ni dend gi nigi guonnyo mang'eny. Ma e momiyo ahero tijni

Gini nikod nengo ne jodak ma aluora wa kendo gini iluongo ni rabo oyunga. Rabo oyunga okonyo e gengo weche kaka tuoche kaka mag ayaki miyudo ni ji riwore kok otiyo gi rabo oyunga to ok ing'eyo chal mar ng'at machielo. Ogeng'o yudo iye miluongo ni iye mag oyus ma ng'ato mako ich koriwore gi ng'ama miyo mako ich koriwore gi ng'ama dichuo e seche mane ok ogomb bedo gi ich kata ok odwar mondo obed gi ich kata obed ng'ama yach. Omiyo rabo oyunga obedo gi nengo kendo ji mang'eny thoro tiyo kode ahinya seche ma ok ing/'eyo chal mar ng'at ma idhi riwori go. Omiyo kuonde thieth mang'eny chiwe nono nikech beche bende tek tiyudo ni jogo mang'eny ok thor tiyokode kaluwore gi beche. Koro onengo ji oti kode mondo orit ngima.

Kae gima timore en kar thieth. Kendo waneno nyadendi morwako law marachar toketo buk e mbelene. Bugni en mar kaw nying joma obiro e thieth, ik gi. Kendo bugni ibiro ndikie chal mar thieth ma omi ng'ato ka ng'ato mobiro kar thieth gi yedhe ma omi ng'ato ka ng'ato mobiro kar thieth. Kendo ibiro ndik e gweng' kata kuma oae. Mae miro jothieth bedo gi yot mar ng'eyo ni odiochieng' ka odioochieng' ji adi mobiro kar thieth kendo oyudo kony kar thieth. Ma en gima ber kendo omedo konyo jogo machiwo thieth, luwo bang' jogo mane githiedho, ng'iyo chal margi kaka gidhi, kendo medo jiwo gi mondo gibi kar thieth mondo giyud kony. Mae bende konyo sirkal mamalo ng'eyo ni yedhe marom nade ma osetigo e kuonde mag thieth to ji adi ma oyudo gi e kuonde gi mag thieth. Ma en gima ber kendo okonyo jo piny e yo maber kaka owinjore.

Tijni ni gi ber nikech okonyo ngima dhano. Koro kaka waneno pichani waneno ka laktar oketo mashin e kor jatuo. Kendo ong'iyo kore kaka chalo. Mae nyiso ni odwaroo ni ong'e gomomiyo jatuo nigi chandruok e kore kanyo kendo mae biro konye ng'eyo tuo ma jatuo nigodo gi yath ma obiro miye mondo okony jatuo e rem ma en go. Tijni dwaro lony mamalo kendo odwaro ng'ama nigi chuny mo ikore mar konyo jogo man gi tuo. Kata jogo man gi rem e dendgi. Tijni itiyo gi jogo mosomo mosomo dend dhano kendo tuo ka tuo ong'eyo, yath mithiedhe go, kata kopo ni en tuo madwaro bero.

Tijni eri miyowa paro maler kendo mang'eny e pacha nikech mae aneno barua kata kalatas mar nyuol mar nyathi. Mae miyo nyathi bedo gi ratiro mar bedo jakenya kendo idende gi dho ngere ni birth certificate. Mae bro miyo nyathi seche ma idhi manyone otiko machielo manyiso ni koro en jakenya titiyo kod ma. Kendo mae en otiko mitiyo go samoro amora ma itero nyathi e osuptal mondo ong'i chal mare kata omiye chanjo moro amora madwarore kaluwore gi higa mo ochope. Ma en barua maber ma onego janyuol ka janyuol okan maber kata orit maber nikech en achiel kuom oboke ma nyathi onyuol nyathi ma onyuol onego bed godo e ngimane.

Ma en kar thieth ma ikete jotuo ninde. Kendo kae ekuma kosethiedhi kochopo ni koro imedo ni pi kata imedoni remo tibiro keti gi laktar mondo inind e kitanda kanyo mondo iwinj karem odok piny. Kendo lakteche wa olony e tich magitiyo. Gibiro keto jatuo kanyo. Kagiseketone pi kata yath maringe e dende to gibiro ng'iyo e masin magiketo e kor ot no kaka ngima jatuo dhi. Ma en gima ber makonyo jatuo kendo omiyo jatuo mijing'o ni obiro yudo lokruook e ngima mare bang' kose a e thieth.

Tijni ka anene to aneno ka laktar chwoyo ng'ama miyo machielo sindan moro e bade mar kor ka chwich. Kendo kang'iye to aneno ka gin duto girwako abuog rombe. Kendo mae miyo wabedo gi paro e higa mar piero ariyo gi prariyo ndalo mane tuo maduong' nowuoke miluongo ni corona mane miyoo ji rwako abwog rombe mondo seche ma ifuolo to ng'ama chielo kik gam muya marach mar corona kowuok kuom ng'ama ni bathe. Sindan ni en gi yath mamiyo dendi bedo gi rateko mar geng'o tuo mar corona. Mondo dendi obed motegno ogore gi rateke mag corona mondo kik tuo mar corona nyor dend dhano. Kendo en thieth mane ogol ne ji duto

E picha ni kang'iye tanyalo fwenyo weche man kod nengo kae. Nikech aneno nyithindo ariyo man gi mor e picha ka. Taneno nyathi machielo manyako mobedo e kom ma idhiro kata iluongo ni wheelchair makonyogi makonye e wuoth. To kang'iye kendo tanyalo wacho ni en gi tuo mar ng'ol manyalo bedo ni nonyuole go kata oyude e wi dongo. Gigo manyalo miyo ng'ato bed e chal makamae nyalo bedo ni noyudo ajali kotin kata onyuole ka en gi ng'ol makama. Kata nyalo bedo ni jonyuolne ne ok otere e osuptal mondo omiye sindan mar polio manyalo geng'o ng'ol. Omiyo ijiwo jonyuol ni sama nyathi onyuol to wamigi thieth duto ma ondikie osuptal mondo kik gibed gi pek seche ma gidongo kata giyud ng'ol seche ma gidongo.

Ka ang'iyo pichani to aneno ka ji opango laini kendo kuonde ma gichunge gichung' mabor kod jowetegi. Kendo aneno ka jok moko orwako abuog rombe. Kendo ji otingo ogunde kata kubni. Manyiso ni ikonyo gi chiemo maginyalo konyoregodo. Kendo oketgi gichung' mabor mondo kik ng'ato gam tuo moa kuom nyawadgi midendo ni tuoche kaka mag yamo ma ng'ato nyalo yudo seche ma owuoyo. Seche ma mae timore waneno ka nitiere jalno mochung' mbele, moro ochung' e diere, moro ochung' e bathgi. To nyiso ni ipuonjo gi puonj moro kata kaka ginyalo ritore. To chiemo ni magi chiemo ma a e pinje ma oko ma imiyo kata ikonyo jogo man gi rem kata jogo man gi lwenje e pinje gi kendo giringo giwe pinje gi.

Ka ang'iyo pichani taneno ka ochalo thieth ma ichiwo dala kendo iluonge ni thieth ma nya chon. Kendo aneno ka jathieth okaw gimoro machalo kede kendo omulogodo kata ogwaro godo wang' n'gama miyo kumane ihinyore. Thieth ahinani itime gi joma ne olony e thieth manyachon. Kendo nithiedho ji gi yedhe kata yiende mag bungu kendo negi konyo ji e ndalo machon nikech chon niyudo ka ji tuoche mang'eny pok nowuok kendo rateke mag del dhano ne pod ber kendo otegno kaluwore gi chiemo mane ji chamo chon. Thieth ahina ni niluongo mama jathieth to ji e dala kata e ot. Kendo ji nok dhi kuonde thieth kata osuptal mondo othiedh gi. To bende niyudo ka gichango kendo giyudo ngima maber bang' thieth kanosemigi.

Gini ni kod nengo e aluora wa nikech en mashin mitiyo godo e osiptende madongo kata osiptende wa mag kautis wa. Ng'eny ne ok lose e pinje ma Kenya igole e pinje ma oko. Omiyo obedo gi nengo nikech en gima chiwo ngima. Kendo sama ng'ama miyo onyuol, to ka lakteche oyudo ka nyathi monyuol tin to ibiro kawe tikete e mashin kanyo kirito ngimane kendo ing'iye pile ka pile kaka odongo. Kata ka ng'ama miyo otere pala kaluwore gi weche mag pek mar ngima manyiso ni nyathi mane ni e yie ibiro gol kapod tin ka ndalone pok oromo. Ibiro kete e mashin kanyo ma orom kilo kata orom seche ma janyuol nyalo dhi kode dala.

Ka aneno gini paro mabiro e pacha en kar somo ma itiege lakteche wa. Ipuonjo gi kaka ithiedho dhano ,yedhe mimiyo gi kendo kwang'iyo picha ni to aneno ka gin gi japuonj gi kendo gin duto girwako lewni marochere kendo girwako gino migeng'o godo girwake lwetgi miluongo ni gloves mondo seche ma gimulo jatuo ,kik gin be gigam tuo koa kuom jatuo. Kwang'iyo kanyo picha ni twaneno kipuonjo gi gigo monego gitim seche ma jatuo nie kitanda kendo ithiedhe. Kendo waneno kaka onego bed ni gitimo mondo kik gigam tuo koa kuom jatuo ka kuom jatuo ma en puonj michiwo gi jopuonj ma olony e weche mag thieth.

Ka anono picha ni to aneno japuonj gi jopuonjre korwako law marachar kendo gintiere kar thieth kata udi ma jotuo ninde kendo giwuotho ka ipuonjo gi kaka jotuo chalo. Kendo tijni itime gi jopuonjgi ma osomo thieth maber kendo ma olony . Tijni giwuotho ir jatuo ka jatuo ka ging'iyo kaka jatuo dhi kaluwore gi thieth ma osemiye kata mane omiye kendo ging'iyo ka be en gi lokruok. Ka ing'iyo ndiko mare seche ma odonje osiptal nyaka seche ma gichope okang' ma kamano. Tijni itime mondo ong'e ka jatuo nigi lokruok ka osewinjo maber kendo inyalo gole mondo odhi omed thiedhore kata omed chango

Ka anono picha ni to aneno nyithi sikul kendo kata jopuonjre kendo gibedo piny gi japuonjgi kata welo molimo gi . Kendo isomo ne gi buk ka gichiko itgi bang'e tipenjo gi penjo kowuok e sigana ma osom negi. Nyithindo nigi thuolo mar goyo mbaka gi jopuonj kata welo. Miyo konyo winjo pach nyithindo gimatimore e aluora margi ,pek ma gin go e luora mar gi kata konyo nyithindo bedo machiegni kod jopuonjgi kata welo ma olimo gi kendo giyudo puonj mabeyo mowuok kuonde ma opogore opogore . Mae medo yawo pach nyithindo kagibedo mos kendo giwinjo sigana mawuok e buge ma gi isomo ne gi kata gisomo kendo gibedo nyithindo ma ong'eyo chal mar kuonde ma gidake.

Ka wang'iyo pichani to waneno kamae en kar nindo mar jotuo ma nyithindo matindo. Kendo waneno dakteche gi welo mobiro neno kaka thieth ichiwo ne nyithindo matindo, kony ma nyithindo matindo yudo kowuok osiptende wa mag piny giwegi. Ging'iyo chal mag nyithindo. Kendo ging'iyo thieth ma osebed ka imiyo nyithindo matindo. Mae konyo mondo kik wawit ngima nyithindo seche ma gidongo. Kendo mae miyo jonyuol bedo gi mijingo gadier gi osuptende wa ma e gwenge wa nikech giyudo thieth maber koa e lwet pinje ma oko. Kendo jodito mag pinje ma oko mochung' ne thieth biro osiptende giwegi kendo ging'iyo kaka jotuo

Ka anono tijni taneno yedhe kata olembe mag bungu ma oket piny e bakunde matindo kendo olosgi maler. Kendo aneno ka moro ma oboke oket e bakul moro kendo iswage mayom . Ma temo miyowa paro ni chon jii ne tiyo gi yedhe bungu kata sani pod jii tiyo gi yedhe mag bungu kendo giber kendo gikonyo reso ngima kendo giduoko rem mawuok e del. Omiyo jii mang'eny temo hero tiyo gi yedhe mag bungu nikech inyalo yudgi mapiyo kendo tiyo kodgi yot kech iyudo ni jii mang'eny oluoro muonyo yath kendo jok moko oluoro dhi e osuptende , kendo omiyo wa picha ni ng'eny yedhe mwatiyo go wuok mana kuom yiende ma wapidho kata yiende mag bungu kendo idwaro

Ka ang'iyo pichani to aneno jogo mobedo kamoro achiel kendo giluoro mesa no ero. Kaeto nitiere japuonj mochung' e mbele gi kendo puonjo gi. Puonj mi ipionjo gi nyalobedo puonj makonyogi e ngima gi kata e oganda gi. Puonj ni eri itime ne joogo modak kamoro achiel e gweng' achiel kata jogo matiyo kamoro achiel. Puonj ni en achiel kuom tiego oganda marwa kata nyisogi kata miyogi paro kuom migawo mabiro e kor gweng', ber migawo no ero, ber ma migawo no kelo e kor gweng', gigo ma migawo biro timo e kor gweng'. Kendo ma en gima ji ohero nikech ojiwo oganda kendo seche ma oganda obedo kamoro achiel ji bedo gi paro mopogore opogore kendo.

Mashindni yudowa yudore e aluora marwa kendo itiyo kode e suptende madongo mag piny owacho itiyo kode kuom jotuo man gi pek mar lak kata lak gi ramogi. Ibro nyis jatuo bedo e komno tiketo masin ma laktar oting'o no kamenyo lake kata duonde kata dhoge kendo masin no ema goyo picha to laktar bro neno e masin machielo. Mae konyo ng'eyo ni jatuo winjo rem kanye e dhoge kata obedo ni en lak mosetur to masin no bro menyo mang'is okang' ma otur godo. Kendo kogoye picha tibro nen kaka ochalo kendo laktar bro nyise okang' ma onego okaw ne lak noero kata thieth ma onego otimne. Ma en masin maber kendo itiyo kode mana gi jogo molony e weche maluwore gi tuoche mag lak kendo o.

Ka ang'iyo picha ni taneno lakteche ma orwako lepegi mag thieth marochere kendo ong'awo gige gi magitiyo godo e ng'utgi. Mae nyiso niya, dakteche oketo gige gi mag tich piny kaluwore ni sirikal pok otimo kaka ne giwinjore. Kendo ndalo koro osekadho kendo koro laktche ywak kaluwore gi ngima matek manyiso ni chudo mar gi ni piny kendo pok ondik gi kaluwore kaka ne giwinjore gi sirikal mamalo, kendo kaluwore gi aluora mok le ber ma dakteche tiye. Ma en gima lakteche timo seche ma gin gi pek e kuonde gi mar tich kendo mae n gima miyo jotuo bedo gi pek kendo jotuo moko wito ngima mag gi nikech onge lakteche ma thiedhgi kendo moko dok e udi kagin gi rem mok nyal konyogi. Gini lakteche timo nikech sirikal ok dwar winjore kodgi kaluwore gi weche mane giwacho kodgi.

Ka ang'iyo picha ni taneno ka laktar menyo kendo ng'iyo kendo oketo masin moro e ite kasto machielo oketo e kor nyathi matin ma min gi okelo osuptal kaluwore ni nyathi ok winj maber. Gino ma laktar timo ni miye owinjo adundo mar dhano kaka gwecho kendo bang'e kosetimo kamae kore kore eka ochako thieth kendo obro obro thiedho nyathini kaluwore gi gima oneno kuom nyathi kata gi pim mabro wuok e kar pimo mar osiptal. Ma en thieth michiwo kendo okonyo maber ereso ngima mondo kik ngima lal kata kik wawit ngima .Osiptende wa ma wan godo nigi jolony mabeyo kendo ma oikore mar chiko itgi kendo konyo jotuo kaluwore gi chuny ma gin godo kata somo ma gisomo e kuonde gi mag tiegruok ma en

Ka ang'iyo pichani to aneno lakteche, jotuo, jatelo mag sirkal mag thieth gi polise bende. Kendo aneno ka jotuo machuo orwako lewni mondisogi maber mag thieth. Kendo mae nyiso ni gin e kar nindo mar joma chuo kendo olose maber. Kaneno jotelo jodito mobiro e kar nindo mar jotuo mar joma chuo nyiso ni gibiro ngiyo chal mar osuptal, thieth ma ji yude osuptal, ka be nitiere dongruok kata be nitie rem mawuok e kuonde thieth magwa. Kendo ging'iyo chal mag jotuo. Kendo giwuoyo gi jotuo, giwinjo pach jotuo kaluwore gi kaka ithiedho gi, pek magin godo kata mor magineno kata ber magineno kaluwore mawuok kaluwore gi thieth magiyudo kata mawuok kuom lakteche ma thiedho gi.

Ka ang'iyo picha ni taneno lakteche ariyo achiel madichuo achiel madhako. Kendo aneno miyo ma okonyore man gi nyathi matin kendo aneno ka laktar ng'iyo dend nyathi kaka chalo kendo ipuonjo ng'a miyo kaka iting'o nyathi monyuol matin. Kendo ipuonjo ng'a miyo kaka idhodho nyathi matin mondo kik chak moa e thuno mar miyo de nyathi mami nyathi wit ngima mare kendo ipuonjo ng'ama miyo arita mar nyathi matinbang' sama onyuole : Kaka onego olwoke kaka onego rwak ne law ,kaka onego odhodhe, kaka onego okete onindo, kaka onego rwake mondo kik owinj koyo odonj kuome omiye tuo mar niumonia, ipuonjogi chiemo ma ng'a miyo onego cham bang' seche ma osekonyore bende . Magi gin puonj.

Ka wang'iyo picha ni to aneno nyithindo matindo kendo omigi gige somo manya sani kendo ipuonjo gi kaka onego gitigo. Mae nyiso ni piny lokore ,nyithindo bende ipuonjo gigo manyalo konyo gi tiyo go. Kaka wang'iyo picha ni twaneno ka nyithindo yawo picha kendo gisomo manyiso ni sani nyithindo nyalo somo e yo manya sani mondo olok ngima margi kata ober ngima mari . Kendo ginyalo winjo sigana kowuok e gige somo ma nyasani eri kendo mae miyo gi gibedo gi paro mang'eny kendo paro moyawre e lokruok mar somo madhi mbele sani eri. Kendo inyalo yudo puonj mang'eny kowuok kuom e yor mbui ka gitiyo gi gige somo manya sani . Ma en somo maber ma sirikal ochiwo ne sikunde mag piny owacho.

Ka wang'iyo picha ni to aneno ka laktar orwako lawe marachar manyiso ni en laktar kendo odhi otiye osipital. Kendo en gi mashin mo okete ite kendo okete koro nyathi matin , kowinjo kaka adundo mar nyathi matin gocho . Mae bro miye obed gi ng'eyo kata winjo kaka adundo gocho mae nyalo nyiso koda nyathi matin nigi tuo moro machando dende kata ngimane ber. Bang' kosetimo kama, kopo owinjo kantiere lokruok mar adundo kaka adundo gocho ,obro kawo okang' machielo mar goyo picha mondo ong'i godo kaka kor nyathi matin chalo samoro onyalo bedo ni en gi tuo mar koyo ma miyo adundo gocho kata en tuo moro e iye manyalo miyo adundo gocho matek. Ma en thieth michiwo e osiptende wa kendo ichiwe gi jolony mosomo ma ong'eyo thieth kaka mar.

Ka aneno picha ni taneno ka jachiw thieth kata jochiw thieth ariyo nigi simo mar ong'we yamo kendo gikawo ndiko kata ging'iyo ndiko chal mar jotuo kata ging'iyo kaka jotuo obiro e osiptal. Manyiso ni sani ginyalo tiyo gong'we yamo kata masinde ma omigi mar ndiko nying jotuo konde ma giaye gi aluora ma gin tiere gi familia magin godo. Mae miyo gi yot mar ting'o buge mang'eny ka giwuotho godo .Ma en lony ma nya sani ma sirikal okelo kendo ginyalo ndiko ripot kamoramora ma gintiere sanasana ka gintire e mier kata gin e osuptal to ginyalo chiwo ripot mapiyo mok ochuno ni nyaka girit giter ripot e kuonde thieth kendo ma osemiyo gi yot mar omenda.

Ma en kar thieth kendo aneno laktar mamiyo gi ma dichuo gi nyathi matin mopiel e kitanda kod min mare kendo aneno ka laktar menyo kor nyathi gi mashin ka laktar machielo to ng'iyo picha mar tivi kaka kor nyathi matin chalo . Mae miyo gi yot kendo gineno gino machando nyathi kendo miyo gi gibedo gi yot mar pango thieth ma nyathi nigodo. Kendo mae miyo gi ging'eyo ni nyathi onge pek moro amora e dende. Ma en thieth maber kendo molony kendo itime gi lakteche molony mochiwore mar konyo kendo mar rito ngima dhano. En thieth ma ok kel pek ne nyathi nikech onge rem ma nyathi winjo seche ma imenyo kore mondo onen pek ma en godo. Wamor gi thieth manya sani kendo en thieth ma onge pek kendo itime eyo molony bende.

Tijni tijni inyalo puonjo ng'ato mondo otime maber. Mokwongo inyalo puonjo ng'ato kaka iwuoyo gi kastama kata ng'ano mobiro oro mzigo madhi kamoro .Ibro mose tibro penje gima ogombo mondo ikonye timo . Obro nyisi ibro ndiko nyinge piny kendo ibro timone kaka odwaro . Ka en ng'at mobiro oro mzigo ibro nyise kaka oumo kata otweyo msike maber mondo kik kethre e yoo seche ma iore. Ibro ndiko ne kata obro ibro kone kaka onego ondik nyinge gi nying ng'at ma ooro ne mzigo. Tijni dwaro chuny mokwe horuok kendo onego ipuonjri wuoyo gi jii kata mulo misike jogo mokelo msigo mondo oor negi nikech kagineni kimulo msikgi marach to chunygi bro a e tiyo kod kambi e oro msigo kod kambi ma iti

Ma en kar thieth kendo aneno laktar kachiwo pim mokwongo mitimo ne jatuo kata ng'ama tuo seche ma odonjo e osiptal. Pimni onge rem moramora ma jatuo winje seche ma odhi e ospital kendo itime mondo owinj godo kaka adundo mar dhano gwecho mondo ong'e godo ni kanye ma pek nyalo bete. Bang' kosetim ma kore ka laktar bro chako thieth machielo. Obro penjo min nyathi kaka nyathi osebedo kodak, kaka ochiemo, kabe en gi rem moramora mowinjo, chal mar del mar nyathi. Obro penjo nyathi janyuol kopo ni nyathi nyalo bedo ni nigi ich mamol kata en gi pek e chiemo. Bang'e to ibro tere e pim ibro pime kendo bang' kosepim chal mare to laktar bro yudo duoko bro neno gima timore kuom nyathi tobro ndiko yath.

Ka anono tijni , ta aneno ka en kar chiwo yath. Kar chiwo yath ni en iore ng'ato mondo odhi okaw yath bang' ka oseya neno laktar ma laktar oneno pek ma en godo e dende kata rem ma en godo e dende. Ibiro ore kar chiwo yath obro chiwo buge mondik niya kochopo kar chiwo yath to ibro miye yedhe kendo ibiro pimne kaka onego ocham yath. Ibro ng'ise kit yedhe ma omiye ,chiemo ma onego ocham gi ma ok onego ocham ,ibro pimne jatuo seche ma onego omuony e yath ma ok onego okadhi kendo ibro pimne ndalo ma onego okaw ka omuonyo yedhe go ero ma kosekadho tobro weyo tiyo gi yedhe go kendo ibro nyise ni ka ok oneno lokruok moro amora to oyiene duogo e osiptal

Ka aneno gini to aneno ka ipango yath ne jatuo kendo ikwano ne kaka obro muonyo yath gi ndalo ma onego okaw ka omuonyo yath. Ma en tich maber kendo okonyo jatuo ma odhi mi yath bedo gi ng'eyo kaka onego omuony yath gi sama onego omuony e yath gi yedhe adi ma jatuo onego omuony. Mae dwaro ng'ama olony ne yath kendo osomo yath kendo ok chiwe gi ng'ato ang'ata nimar onyalo miyo jatuo yedhe mang'eny makel hinyruok ne jatuo kata onyalo chiwo yath ma ok owinjore gi tuo mar mathiedho tuo ma jatuo nigo. Yath ng'enyne yudore kuonde thieth mag sirikal kendo ichiwo gi nono kata gi nengo man piny

Tijni nigi nengo ahinya e piny ma wadake kata aluora kata e gwenge ma wadake nimar pur en tich ma oganda mang'eny sani ohero nikech yuto mare ka ipuro esaa maber kendo iketo cham esaa maber kendo itiyo gi mbolea kata manyiwa ma owinjore to ibro yudo cham maber .Bang' kiseyudo cham maber to ibro uso cham kaluwore gi nengo manitiere. Kendo japur yudo ohala maduong' ka opuro e saa oketo kodhi mowinjore galuora mantie ka ong'iyo koth ndalo koth machwe e luora no ero. Mae miyo jii bedo gi yuto kendo ok gibed gi ywak e korka chiemo kendo jii mang'eny ohero.

Mae en gima otimo yath ma waluongo ni kasuku mar yath. Kasuku ni ikete yath mondo kik yath kethre kaendo ikete yath mondo okanwa yath maber mondo kik yath pukre kopono wayudo ajali. E kore kanyo waneno kondik kuma yath ogole, kendo waneno namba manyiso ni yadhni olose kanye kendo ekore kanyo waneno kondik ni yadhno onego okawe achiel odiochieng'. Mae en gima aa kuom migawo mar thieth kaluwore gi teko mar yath ma yath ni godo kendo ichiwe gi jolony ma osomo yath kendo olony eweche mag yath. Omiyo samoro amora komiyi yath tigi yath kaka owinjore kendo endalo ma owinjore nimar kokitimo kamano

Mae en gima oting'o yath ma waluongo ni kasuku mar yath. Kasuku ni ikete yath mondo kik yath kethre. Kaendo ikete yath mondo okan nwa yath maber mondo kik yath pukre kopo no wayudo ajali. Ekore kanyo waneno kondik kuma yath ogole. Kendo waneno namba manyiso ni yadhni olose kanye. Kendo ekore kanyo waneno kondik ni yadhno onego kawe achiel odiochieng'. Mae en gima a kuom migao mar thieth kaluwore gi teko mar yath ma yath nigodo. Kendo ichiwe gi jo lony ma osomo yath kendo olony e weche mag yath. Omiyo samoro amora komiyi yath, ti gi yath kaka owinjore kendo e ndalo ma owinjore. Ni mar kokitimo.

Ka wang'iyo picha ni taneno ka oganda mang'eny jii obedo piny kendo nitiere ng'ama ochung' ma wuoyo kata lero tiend weche . Ng'enyne itime e kor gwengewa kidende gi dho ngere miluongo ni baraza kendo magi e kuonde ma imiye jii weche mag piny owacho kata weche mag kuonde thieth kata weche maluwore gi somo kaka mar sikul. Kuonde aila gi miyo jopiny chiwo pachgi kendo giwuoyo e wi paro mochiw ma giyud duoko mowinjore. Jopiny bedo gi mijing'o kendo gilero ne jodiko mobiro pek ma gin go e aluora gi dwaro gi kata gombo gi kata rem ma gin godo e gwenge gi. Ma en gima ber kendo ijiwo oganda mondo samoro amora ka oluong jii

Gima biro e pacha ka aneno gini en somo ma nyasani ma nyithindo tiyo gi gige somo midendo ni laptop. Kendo gi e somo ni puonjo gi gigo mang'eny kaka ginyalo neno picha kendo giwinjo duol miyo gi gibedo gi ng'eyo maber kuom gino ma gineno kata giwinjo. Puonj ni osekonyo nyithindo kendo ginyalo ng'eyo kendo ging'eyo kaka e tiyo gi internet kata yor mbui kagitimogodo tich ma jopuonj omiyogi. Kendo ginyalo puonjore kaka ng'ato nyalo timo somo miluongo ni coding e skunde gi. Mae en puonj maber manyasani makonyo nyithindo. Kata jonyuol bende okonyo ma ok ochuno ni nyathi dhi e cyber kore ka puonje kaka itimo.

Ka ang'iyo pichani taneno lakteche kata jolony. Kendo waneno ka jatuo oket onindo piny kendo kuma okete no idendo ni kar bero. Kendo aneno kimenyo wang'e, kimenyo dhoge. Kendo ing'iyo gimatimore e yi dhoge. Ma en lony mitimo gi jogo mosomo thieth mar duol, leke, kata lep. En thieth mitimo ne ng'ano man gi rem kendo ikuongo igoyo picha ma ng'e kuma rem aye kata gino makelo rem koro enak itimo ne thieth ainagi. Seche ma itimo ne thieth ni, itime gi jalony mabedo kodi machiegni mondo ka pek moro obetie tinyalo yudo kony kowuok e lwedo mang'eny mondo kik jatuo owit ngimane. Ma en thieth kendo aneno ka masinde mitiyo go oket kanyo endo.

Ka anono tijni taneno ka ma en puodho. Kendo ma en puodho mopidhe yiende kata chiemo michamo. Tijni en tich maber kendo ji time mondo oyud godo ohala. Ka ipidho yien kata mahuwa e puodho kamoro ibiro olo ne pi kendo igoyone yath mondo odong maber. Kochopo kar uso, tibiro manyo kode chiro mondo ji ong'iew odhi opidh e mieche gi kaka yien mwaneno kopidh piny kae. Kendo ng'eny ji oosemanyo kaka ginyalo bedo jolony e pur mar yien kata chiemo ma ji chamo. En tich man gi yuto mani malo kendo ng'eny ji